Ore enkinyang'a e Internet na keeta dupoto, amu kedung'oo nena ropiyaiani najing'ie oltung'ani egarri ashu oltukutuk, petumoki atabai olduka. Ore sii enkinyang'a e Internet na keeta dupoto amu, meetae lelo ainini ashu lelo kererin lopuo iltung'anak aanyuno ade, pitumoki atalaa enaduo toki ninyang'ua. Ore sii enkinyang'a e Internet na kasidai ashu keeta dupoto amu, ketumoki oltung'ani atodua ntokiting' kuumok, natumoki naketum ninye ategelu entoki nayieu zaidi, alang' tolduka amu meetae naa enkata amu ki shughulikiai iyie, petumokini atang'amai likae. Neeku kasidai enkinyang'a e Internet ,na keeta faida oleng'oleng'.

Tenemoi enkitengai naa ore entoki edukuyaa naa naa langas ajuso oleng ajoo kaji naidim ataa egira aitanyamal ina kiteng'ai, ore naaji tenaa ake emoyian naa kadol ajoo enekawaida ashuu kaidim atayolo ajoo kaa ,naa kaudoki naa ilo sheni onare ashu loishuenye ilo moyian anaa trimasin, ore paadol ajo kemoi ijo madolita ajo kaji neeya maidim atayolo naa kemoi ena kiteng'ai oleng naaa kaipot naa oldakitari loo inkishu peetumoki aing'urai ajoo kjaji neyaa enaduo kiteng peetumoki naa aishoo olcheni ashuu imbaare naifaa.

wore tenkaji aii enaikunaa oloirerio naa kanyok pii metaa kisuja nkilani onkera ntokiting' naitumiai anya endaa nkikompeni sanini nemetii nkariak nairagaa ashu emukaa tenaduoo aji ashu tonkaraeni naii naidim ayau imoyiaritin ashu inkojong'ak naidim nai ayau moyiaritin anyok sii pimiragaa nkilani chafui aa nimiragaa sii naii ndaikin naidim nainyalate. wore eninyala nepuoi aibukoo ashu ishori ilkuyikuyi naa amu eniragaa naakidim naii ayau moyiaritin amu keyau naduoo ajang'ak torok naidim ayetu ayau emoyian atua enkaji ai .Anyok sii metaa kisuji enkaji nisuja ntokiting' metaa kenyok enkaji aaku sidai endama musima

ore embae edukuya nayau ilarambali tonkajiji na olmena ,teniaku naji tena entomononi namen olpayian lenye, arashu olpayian omen entomononi enye ,na keyau na olarambal ore enkae toki nayau olarambal na enkerereisho, ore enkaji kerere enkitok ashu kerere olpayian na kindim ayau shida amu kindim na ata kiko oladuo payian lenye ashu enaduo kitok enye meeta kengirae ake agoro anangakino nkutukie, ore si entoki nayau ilarambali na osina, ore niaku ketae osina ore teniaku ketae osina ,na keyau olarambal amu ore na maisha na keyieuni ake ntokitin, na eniaku na metae inokitin na kiara iltungana aikosana to ntokitin kutiti niaku ore sininye olarambal na keyau....

Ore isiaitin e ang' enaa ake te nkitok natii ang' ena ake naa enkisujata onkikombeni, nepuio enkare, elototo orkeek, eyiarare, enkisujata o nkera, elepoto o nkishu, elepoto o ntare, eworoto niori orbarasa.

Ore oonkukunit naa keeta inyamalitin kumok oleng anaa tana kata ilkanjaoni neinyal ilchambai, ilng'atunyoo nenyaa masaa aantare oonkishu. olng'ojiniak oo lowuarak naaku keata inyamalirritin kumok oleng, naa keeta sii imoyian naa ana taata enelo olong'ojine neya enkine ashu enaake olowuaru nemenyei duake ina aitainye faida amuu kemoi naa amuu ing'uess entim nainosa, naa teneatao ekenyik, ore ekenyik neponu aanya ilchambai nenya lkuoon, menya entoki nainosa in aing'uesi amuu keeta emoyian najee.